Ũndũ ũyũ ũhana tarĩ rita rĩa mbere rĩa kahĩĩ gaka gũthiĩ mũgũnda, na niĩ nondirikane rita rĩakwa rĩa mbere ndathire mũgũnda. Ndarĩ o kahĩĩ kanini ta gaka ke mbica-inĩ ĩno, na ndathire mũgũnda na mami witũ, twathiĩte kũrĩmĩra. Mami athiĩte kũrĩmĩra naniĩ ngĩmũtwara. Na nandirikane maũndũ marĩa niĩ ndagereire mũthenya ũcio wa mbere, tondũ nĩndagĩire na kahinda karitũ, no ngĩgĩa na kahinda ga gũkena tondũ nĩndonire mĩmera ũrĩa ĩkũraga, ũrĩa ĩrĩmagĩrwo. No nĩndagĩire na mĩcege na ngĩthecũo nĩ cong'e, mũthenya ũcio wa mbere. Nĩkari kahinda kega, kahinda ga gũkenerwo na gagũtũra ndirikanaga.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ mbeca, harĩ mũtũrĩre wa o mũthenya, nĩgĩteithagia mũndũ harĩ maũndũ matigaine ta kũgũra irio, kũrĩha maaĩ, kũrĩha thitima, kũrĩhĩra ciana cukuru, kumagara mũndũ akahota kũrĩha ngari, kũgũra ngũo gũthii ikeno-ini. Na hĩndĩ ya maambura ma mwanya mbeca nĩirĩ bata tondũ nĩiteithagia mũndũ gũikara eharĩirie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, akahota kũharĩrĩria iruga, kũharĩrĩria ageni ,kũhota nginya gũkombora hema na itĩ iria cingĩkorwo cibatarĩkanĩte maambura-inĩ macio.

Ũndũ ũyũ niĩ ndawona, ndĩrona tarĩ igongona rĩa kĩbũrũri. Harĩa mũnene wa gĩthomo na anini ake nĩo marũgamĩrĩire igongona rĩũ. Nĩmaroneka nĩmanyitĩte mbica, ĩrĩa ĩraũga atĩ nĩ hĩndĩ ya kũrekereria maũmĩrĩra ma kĩgeranio kĩa kĩbũrũri, kĩa mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩna. Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata bũrũri-inĩ ũyũ witũ nĩamũ nĩũteithagia arũtwo makamenya kana nĩmekũhota gũthi nambere na gĩthomo kana nĩ gũcokera megũcokera nĩgetha mahote kũhetũka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩũteithagia arĩtwo arĩa mahetũkĩte kũgĩa na ihinda rĩa gũkenerera, na arĩa matahetũkĩte makagĩa na ihinda rĩa gwĩciria ũhoro wa rũciũ rũao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na ĩrĩa ĩngĩmakenia o ene.

Andũ arĩa ngũmenya mbica-inĩ ĩno, nĩ ta mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Ũcio ũngĩ nĩ mũnini wake Kithure Kindiki, minister Eliud Waro, na minister, Swinpan Tuya. Hamwe nao nĩ harĩ na ũrĩa warĩ minister na speaker wa mbunge ya kĩbũrũri Justin Muturi. Andũ aya nĩ marĩ na bata mũno harĩ bũrũri ũyũ witũ. Nao bata wao nĩ ta ũyũ, mũtongoria wa bũrũri nĩ we mũnene wa thirikari na nĩwe ũtongoragia bũrũri ũyũ, mũnini wake nĩ arĩ na bata mũno harĩ kũmũnyitagirĩra ta rĩrĩa mũtongoria wa bũrũri e nja wa bũruri. Minister Eliod Waro mena Swainpan Tuya nĩ marũgamĩrĩire maũndũ ma bata mũno bũrũri-inĩ ũyũ na nĩ mateithagia gũtua matua ma bata ma bũrũri. Justin Mũturi nake nĩ arĩ na bata harĩ gũtara na kũnyitĩrĩra acio marĩ ũtongoria-inĩ gwa kahinda gaka.

Ndona ũndũ ũyũ nyonaga tarĩ andũ metĩtwo handũ marĩrio, kana marũtwo, kana mateithĩrĩrio hanrĩ maũndũ ngũrani ma kĩmũtũrĩre. Matheithio na maũndũ ta ũgima mwega wa mwĩrĩ, gũcaria mbeca, kũigithia mbeca, gũikarania na andũ arĩa angĩ ona kana gũikarania na andũ arĩa maciaranĩirwo nao.

Handũ haha nĩ haroneka nĩ andũ macemanĩtie handũ haha nĩ harĩ na itĩ na metha nĩ harĩ na macini cia kĩrĩu iria andũ aya marahũthĩka. Nĩ harĩ na cuba cia maaĩ ma kũnyua andũ aya nĩ mahana nĩ mũcemanio-inĩ marĩ. Nĩ harĩ na board njerũ ĩrĩa ĩroneka ĩronanio monanio ta mbica kana mandĩko. Mũcemanio ũyũ nĩ ũhana nĩ mũcemanio wa kambuni kũria anene macemanĩtie kũiguithanĩria maíĩndũ ma ũthii wa na mbere ma kambuni yao.

Handũ haha nĩharoneka nĩ harĩ na andũ aingĩ mũno. Nĩmaroneka macemanĩtie mũcemanio wa kĩũteti. Nĩ hari na mũndũ ũmwe wĩ ngari igũrũ, na nĩaroneka akĩgeithia andũ arĩa angi na guoko tarĩwe mũtongoria wao. Nĩharoneka andũ angĩ mahana tarĩ arangĩri a mũndũ ũcio wĩ ngari igũrũ. Nĩharonania bendera ya bũrũri wa Kenya na bendera ya kiama kĩũ, nĩamu mũcemanio ũyũ ũhana tarĩ mũcemanio wa ũteti, harĩa andũ aya macamanĩti, maranĩrie na maiguithanie nĩũndũ wa gũikia kura. Nĩ harĩ na mbica ĩngĩ ĩronania mũndũ ũcio wĩ ngari igũrũ na mũtumia ũngĩ harĩa mahũrĩtwo mbica ĩyo marĩ hamwe.

Kũringana na niĩ kĩrĩa kĩngĩtũma andũ mende sacco gũkĩra bengi, nĩ tondũ sacco nĩ irĩ na maciaro mega, ũndũ ũcio ungĩ nĩ tondũ sacco nĩ irĩ ũkombithania wa mbeca wa na ihenya na mũhũthũ, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ atĩ maciaro ma mbeca irĩa mũndũ akomba sacco ũkĩringithania na maciaro ma mbeca irĩa mũndũ akomba bengi, ma sacco nĩ marĩ thĩ na nĩ mateithagia andũ kũgĩa na kahinda kahũthũ, kũmarĩha kũringithania na bengi, irĩa icirithanagia na mũciarithanĩreũrĩ igũrũ mũno, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, nĩ tondũ sacco nĩinyitanagĩrĩra harĩ maũndũ mangĩ to ma mbeca tu, nĩiteithagia andũ harĩ kũgũra maũndũ ta mĩgũnda, ona ngari na njĩra ya ũhũthũ, na igateithia ikundi cia andũ gwĩkũria na kũgĩa na ũthii wa na mbere harĩ maũndũ matiganĩte.

Ũndũ ũrĩa ndĩreciria ndona mbica ĩno, nĩnguona athuri erĩ marĩ na macicio, ũmwe niĩ nĩngũmũmenya, nĩ mũtongoria wa bũrũri minister Eliud Ogalo, ũrĩa aroneka akĩgucia bendera ya bũrũri mwena ũmwe, tarĩ, nyũmba ekũhingũra ya kĩbũrũri nĩgetha andũ mahote kwambia kũmĩhũthĩra na kwamũkĩra motungata marĩa merĩkanĩire na nyũmba ĩyo.

Harĩ kũhũthia mũtaratara wa kũheana marũa ma kĩgeranio na njĩra ya gĩtekinoronjia, thirikari nĩ igĩte mĩtaratara ĩtiganĩte. Mũtaratara wa mbere nĩ atĩ, thirikari nĩ igithĩtie mbeca harĩ kũhota kuongerera kana kwagĩrithia mĩtambo ya kĩrĩu. Ũndũ ũcio ũngĩ, thirikari nĩ ĩhotete gwĩkĩra mĩtaratara ta ya wi-fi harĩ mĩciĩ-inĩ ya andũ. Ũndũ ũcio ũngĩ, thirikari nĩĩrehete mũtaratara ũria andũ mangĩthomaga hatarĩ bata wa gũthiĩ irathi kũrĩa cukuru irĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩtuma marũa mau na njĩra ya gĩtekinoronjia harĩa mũndũ angĩmamũkĩra thimũ-inĩ yake.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona haha ngũona tarĩ ngano nĩ mĩmera ya ngano, ĩtakinyĩte kũgethwo. Maũndũ marĩa nĩe ngereire harĩ kũhũthĩra ngano nĩ ta maya, mbere nĩ hotaga kũruga irio ta cabaci iria cingenagia mũno, ũndũ ũcio ũngĩ nĩhotete kũruga indo ta mandathi iria ingĩendia nĩgetha ngona mbeca ũndũ ũcio ũngĩ ngano nĩ ĩndeithĩtie kũhũraga biacara yakwa ya o mũthenya harĩa hotaga kũona ũboco na ngahota gũtwarithia maũndũ makwa na mbere.

Kĩndũ gĩkĩ nguona haha niĩ, nguona nĩ mbembe. Nĩ mbembe ihandĩtwo igakũra na ikagethwo. Nĩ harĩ na mũndũ ũroneka tarĩ we mwene mbembe icio wĩkĩrĩte ngũbia anyitĩte mbembe imwe na moko. Mbembe hakwa nĩ ndĩciendete mũno, mbembe cia mũtungo na mbembe cia ngara nĩamu citikoragwo ciĩ nyũmũ mũno no nĩ njũa na nĩ ikoragwo irĩ na cama mũno ndacirĩa ngaiua gĩkeno mũno. Na rĩrĩa ndĩmũhũtu ngatuĩka mũndũ wa kũhũna na itikoragwo na mĩritũhĩre mũndũ akĩruga mbembe icio.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩroneka nĩ gĩtũngũrũ, gĩtũngũrũ mũthemba wa gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ. Nĩ harĩ na mũirĩtu ũroneka tarĩwe mwene gĩtũngũrũ kĩu. Njĩra ĩrĩa gĩtũngũrũ gĩkĩ gĩthondekagwo nĩ na kwenjerwo mĩtaro, gĩkahandwo, gĩgacoka gĩgaikĩrio tĩĩri na gĩgaitĩrĩrio maĩĩ gwa kahinda nĩgetha kĩhote gũkũra. Gĩakũra, nigĩcokaga gĩkagethwo, gĩkaanĩkwo riũa-inĩ nĩgetha kĩhote kũma gĩtikae gũbutha hĩndĩ ĩrĩa gĩkũhũthĩka kana rĩrĩa gĩ thoko gĩetereire kwendio.

Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wĩgiĩ kũrĩma. Ũndũ ũyũ wa kũrĩma kũo ndũrĩ andũ aingĩ mawendete, mũno mũno ithuĩ mbeũ njĩthĩ no nĩĩ hakwa nĩndĩwendete mũno. Karũgano gakwa nĩgetha hote kwenda ũndũ ũyũ wa kũrĩma gatariĩ ta ũũ, rĩrĩa ndarĩ mũnini, aciari akwa nĩ manyonirie kũrĩma. Na rĩmwe, aciari akwa nĩmarĩmaga na makendia maciaro ma mĩgũnda makona mbeca, ngĩgĩkĩona ũndũ ũcio ũrĩ wa bata mũno na ũndũ wa gũkenererwo, ngĩwĩkĩrĩra mũno na ngĩwenda, nĩgetha ona niĩ rĩmwe ngahotaga kũrĩmaga nĩgetha, na ngona mbeca cia kũndeithia mũtũrĩre-inĩ wakwa. Ũndũ ũcio ũngĩ ũtũmaga nyende ũndũ ũyũ nĩ atĩ, ndũrĩ andũ aingĩ mawĩkaga koguo ũgakorwo wĩ raithi mũno kũigithia, gũciarithia na andũ andũ aingĩ mũno a kwenderia nĩ amũ no nginya andũ mabatario nĩ maciaro ma mĩgũnda.

Mbeca cia SHA nĩ mũtaratara mwerũ wa ũrigitani ũrehetwo nĩ thirikari ĩno, ĩrĩ kuo gwa kahinda gaka, nĩ mũtaratara ũteithagia mũndũ rĩrĩa, egũthiĩ kũrigĩtwo thibitarĩ-inĩ cia gĩthirikari kana cia andũ kĩumbe, mũtaratara ũcio nĩ ũbataire mũndũ mbere ambe ye yandĩkĩthĩtie na SHA, kerĩ nĩgetha mũndũ ahote gũkorwo eyandĩkithĩte na motungata ma SHA no mũhaka akorwo akĩrutaga kĩgĩna kĩrĩa kĩiguithanĩirio nĩ we na thirikari. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athiĩ thibitarĩ-inĩ na abatara gũteithio nĩ mbeca cia SHA, nĩagĩrĩirwo kũihũria marũa marĩa moimaga kũrĩ thirikari, marĩa mateithagia mũndũ kũhota kũamũkĩra mbeca icio cia SHA, akorow arĩ mũkenya wĩ nyandĩkĩthĩte nĩgetha ahote kwamũkĩra mbeca icio.

Handũ haha nĩ haroneka nĩ mũgũnda-inĩ na nĩ harĩ na maũndũ ma bata mũno. Mbere nĩharoneka nĩharĩ na mĩmera ĩhandĩtwo ya nyanya. Mĩmera ĩyo nĩĩroneka nĩkũrĩte na ĩkagĩa na maciaro mathaka mũno na ma bata mũno. Kerĩ nĩharĩ na mbombo, mbombo ĩyo nĩĩhũthagirwo harĩ kũhũra ndawa na gũitĩrĩria dawa cia nyanya kũrĩ nyanya kana mĩmera ĩngĩ ĩtiganĩte. Gatatũ, nĩ harĩ na ndawa haha ciri na marĩtwa o dawa nĩĩroneka nĩ ngũrani na ĩrĩa ĩngĩ, nĩ kuuga ndawa icio cihũthagĩrwo gũteithĩrĩria nyanya harĩ maũndũ matiganĩte. No gũkorwo nĩ ĩmwe nĩ ya mbaa, ĩngĩ nĩ ya mĩrimũ na ĩngĩ nĩ ya igunyũ. Ĩndo ici ciothe nĩiri na bata mũno harĩ mũrĩmi nĩgetha ahote kũgĩa ma maciaro mega marĩa mangĩmũhe bainda thũtha-inĩ.

Kĩndũ gĩĩkĩ nĩ igunyũ iria irĩagwo nĩ nyamũ na kĩonekaga kaingĩ kaingĩ gicigo-inĩ gĩa Kiambu. Nĩ gĩteithagia tondũ nĩ kĩhũthĩragũo gũthondeka irio cia nyamũ ta ngũkũ kana ng'ombe, makĩria mũno ngũkũ ciarĩa irio ithondeketwo na igunyũ ici, nĩ ihotaga kũnora mũno na kũgĩa na nyama njega. Rĩrĩa mũndũ ũrĩa ũigĩte ngũkũ ahe ngũkũ ciake irio icio nĩ ahotaga kwendia na baita njega mũno tondũ ciarĩa igunyũ ici nĩigĩaga na mĩri mĩega na nyama njega ĩria yendetwo nĩ andũ arĩa mendagia nyama.

Kũhota kwĩyandĩkithia bũrũri-inĩ wa Kenya, gwĩka kĩgerio na mũtambo wa intaneti, nĩ kũrĩ maũndũ makũraine marĩa mũndũ agĩrĩirũo gũkorwo e namo. Mbere, ũkorwo wĩ mũrũtwo mũkenya, kana wa nja wa bũrũri ũkũranĩte ta mũrũtwo thĩiniĩ wa Kenya. Kerĩ, ũkorwo wĩna cũkũrũ ũrĩa ũrĩ mũrũtwo wakũo, ũrĩa ũkwandĩkithĩtie ta mũrũtwo wao. Gatatũ, ũkorwo na indo cia gĩtekinolonjia irĩa ingĩgũteithia kũingĩra thĩiniĩ wa intaneti na kwandĩkithia. Ũndũ ũcio ũngĩ, ũkorwo na namba ya mũrũtwo ĩrĩa ĩgũgũkũranithia ta mũrũtwo thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩgetha ũhote kwandĩkithia kĩgerio kĩũ.

Ndona ũndũ ũyũ nĩ ndĩrona nĩ mũtumia arĩ nduka-inĩ ya M-pesa ya kambuni ya Safaricom ĩrĩa ĩteithagia mũndũ kũigithia mbeca raini-inĩ ya thimũ kana kũruta, ũndũ ũyũ ndawona ngaririkana rĩrĩa nĩe ndanakorwo ho ngĩruta mbeca kana ngĩigithia, ngacoka ngakenerera kambuni ya Safaricom nĩũndũ wa kũrehe mũtaratara ũrĩa andũ mangĩigaga magatũma, makendia, makagũra hatarĩ kũhũthĩra mbeca no mahũthagĩre mĩtambo ya kĩrĩu ya Mpesa.

Ndarora mbica ĩno, mbere ndĩrona mũtongoria watene wa bũrũri Mwai wa Kibaki, ngacoka ngona ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene bũrũri-inĩ ũyũ, ngona mũnene wa biraro cia bũrũri witũ wa Kenya, nangona mũgitĩri wa mũtongoria wa bũrũri, nandũ angĩ aingĩ ta Musali Mudavadi, mbere mũtongoria wa bũrũri wa tene Kibaki nĩ anyitĩte gatiba ĩrĩa tũhũthagĩra rĩu ta bũrũri witũ wa Kenya, nĩarĩ na bata mũno tondũ wa ũthii wa nambere ũrĩa areheire bũrũri witũ, mũcirithania mũnene nĩarĩ na bata nĩũrĩa arũgamĩrĩire magoti maitũ, nagĩteithia harĩ gũthondeka katiba ĩyo, mũnene wa mbirarũ nĩarĩ na bata, tondũ wa ũrĩa ateithĩtie kwĩiga ũgitĩri bũrũri-inĩ witũ, mũgitĩri wa kibaki nĩarĩ na bata nĩũndũ wa kũtigĩrĩra atĩ mũtongoria witũ wa bũrũri nĩarĩ na ũgitĩri mwega, ũcio ũngĩ Musalia Mudavadi, nĩarĩ na bata mũno kahinda-inĩ gaka, tondũ nĩwe mũ Minister mũnene bũrũri-inĩ wa Kenya kahinda-inĩ gaka.

Ndona ũgũo, ndĩrona mũirĩtũ arũgamĩte akahũtia mandĩko mandĩkĩtwo Paypal. Meciria-inĩ makwa, ngona mũtaratara mwega ũrehetwo nĩ tekinoronjĩ wa Paypal, ũrĩa ũteithagia andũ gwĩka marĩhi thĩini wa bũrũri, ona nja wa bũrũri. Andũ arĩa marĩ nja wa bũrũri, nĩ mahotaga gũtũmĩra andũ ao mbeca, arĩa me gũkũ bũrũri-inĩ kũhũthĩra mũtaratara ũyũ wa Paypal. Andũ arĩa me bũrũri-inĩ na marũtagĩra ma bũrũri ma nanja kana kambũni cia nja wa bũrũri wĩra, nĩ mahotaga kwamũkĩra marĩhi mao kũhũthĩra mũtaratara ũyũ wa Paypal. Meciria-inĩ makwa ngacokia ngatho nĩ undũ wa tekinoronjĩ, ĩrĩa ĩteithĩtie maũndũ magatũĩka ma kũhũtha na andũ makahotaga kũrutithania wĩra na njĩra hũthũ na ya mwanya.

Handũ haha nĩ harĩ cuba, nĩ harĩ na itĩ na nĩ harĩ na hema. Cuba ici cihana ta irĩ na ndawa ndawa cia mĩmera. Nĩcirĩ na mandĩko, ndawa ici cia mĩmera nĩ irĩ bata mũno tondũ nĩiteithagia mĩmera gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. ĩkagitĩra mĩmera kumana na tũtambi na tũgunyũ ona mbaa na mĩrimũ ĩngĩ yothe ĩkoraga mĩmera.

Kĩndũ gĩkĩ nguona haha niĩ nĩ waru, imwe irĩ mũgũnda-inĩ na imwe irĩ ndoo-inĩ. Maũndũ marĩa njiguĩte megiĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ atĩ, rĩa matukũ marĩa tũrĩ nĩ gĩtigĩte gũtuĩka o irio tu cia kũrĩo mũciĩ-inĩ, gĩgatuĩka kĩndũ kĩngĩrehera mũrĩmi mbeca. Gĩgakũrio gĩ gĩa gũthũkũma na gĩgateithia mũrĩmi kwĩandĩka na gũtwarithia maũndũ make nambere. Nĩgetha gĩkũre wega nĩ kĩendaga ũbacĩrĩri wa na igũrũ mũno, mbere kĩhandwo wega, gĩitĩrĩrio maaĩ wega, kĩrĩmĩrwo wega ona gĩitĩrĩrio thumu wega. Gĩcoke kĩhũrwo ndawa irĩa ciakũgirĩrĩria gĩtikae kũninwo nĩ tũgunyũ kana mĩrimũ ya mũthemba o wothe, nĩgetha kĩrehe kĩguni kũrĩ mũrĩmi.

Kĩndũ gĩkĩ niĩ nguona haha mbica-inĩ ĩno nĩ mbeca. Mbeca ciigĩtwo ikũnia-inĩ na nĩ ironeka nĩ mbeca nyingĩ mũno. Mahũthĩro ma kĩndũ gĩkĩ nĩ macenjetie o ta ũrĩa mahinda megũcenjia. Tene rĩ, mbeca citiarĩ na mahũthĩro maingĩ nĩ amu andũ macenjanagia indo. No rĩu nĩgetha mũndũ ahote kũgũra no nginya hakorwo na mbeca. Nginya hĩndĩ ya kũracia rĩu gũtiracagio mbũri ta tene, andũ maracagia na kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo mbeca. Mbeca no iteithagia mũndũ kũhota gwaka nĩ amu rĩu ti rĩrĩa andũ maakaga nyũmba cia ndoro, rĩu kũhota gwaka nyũmba ya kĩrĩu ta cia mahiga rĩ, mũndũ nĩ abataire akorwo na mbeca. Mbeca rĩu no cio cihũthĩkaga kũgũra irio, ti ta tene rĩrĩa irio ciameragio mĩgũnda nĩ andũ othe. Mbeca o hau o ho nĩ iteithĩtie harĩ nginya kwĩgũrĩra ikeno, ona kũrera ciana, ona kũgũra indo ta ngari na mĩgũnda. Rĩu nĩ mbeca ihũthĩragwo.

Kĩndũ gĩkĩ ngwona haha, nĩ mbeca ciringi ithano cia bũrũri witũ wa Kenya. Gĩcigo-inĩ kĩrĩa niĩ njikaraga, mbeca ci thondekagwo na njĩra mwanya mwanya. Mbere biũ mbeca ithondekagwo nĩ bengi nene ya thirikari ya Kenya, igacoka ikaneanwo mabengi-inĩ maya mangĩ, nĩgetha mũndũ ahote kwĩgĩra na kĩndũ gĩkĩ no nginya ũrute wĩra, ũrute wĩra ta wakwendia na kũgũra, ũrute wĩra wa mĩako, ũrute wĩra wa mĩgũnda, kana wĩra o wothe ũrĩa mũndũ angĩruta, nĩgetha one marĩhi, ũrĩhwo na mbeca ta ĩno.

Ũndũ ũyũ wĩ mbica-inĩ ĩno nĩ wa gũthondeka thitima indo iria ibatarĩkanagia nĩ getha mũndũ ahote gũthondeka thitima nĩ ta ici, mbere mũndũ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo na ngũbia ya mwanya ĩrĩa ĩmũgiragĩrĩria angĩgwa kuma gĩtingĩ igũrũ ndakage kũgũthwo mũtwe omĩre. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ iratũ cia mwanya iria iteithagia mũndũ kũhota kwambata itingĩ igũrũ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ harĩ na bata mũno mũndũ akorwo athomeire kothi ya ũthondeki wa thitima nĩ getha akahotaga kũmenya nĩ waya irĩkũ ikũĩte thitima na nĩ irĩkũ itakuĩte thitima kũrigĩrĩria ndakage kũgũthwo nĩ thitima, oragwo kana atihio nĩo.

Ndona ũũ nyonaga bengi, na bengi ĩno ĩtagwo bengi ya KCB, harĩa mũmemba wothe wa bengi ĩyo athiaga nĩgetha ateithio mathĩna marĩa enamo makonainĩe na bengi ĩyo, mũndũ no athiĩ ahingũrĩrwo account kana athiĩ mbeca ciake iria cikwamĩte handũ ateithĩrĩrio cikwamũrwo kana atihĩe ateithio kũheyo rũni kana ngombo, ũndũ ũcio nĩ ũngenagia mũno tondũ nĩmenyaga no nyone mbeca ingĩkorwo ndĩ mũmemba na ngerirĩria mũno gũtuĩka mũmemba wa bengi ĩyo, tondũ nĩ bengi njega, bengi ĩkũranĩire ĩgakũrĩkana bũrũri-inĩ wothe wa Kenya.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona mwako mũraihu mũno wa Novotel. Ngona tarĩ kambuni, kambuni ya kĩrĩu. Nĩĩroneka ĩng'emu mũno nyũmba ĩyo. Matawa mayo magĩakania nduma-inĩ magatũma ĩthakare mũno. Ndona mbica-inĩ ĩyo, ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa nĩ ũthii wa nambere wa gĩ tekinoronjia na maũndũ ma kĩrĩu.

Ũndũ ũrĩa ũrathi na mbere haha, nĩharoneka nĩ harĩ na atumia atano, atumia aya nĩmekĩrĩte nguo ihanaine, kĩgoti kĩrĩa kĩ igũrũ wa nguo iria ingĩ. Ũmwe nĩ anyitĩte kĩndũ kĩhana ta mbĩcĩni na nĩmaroneka nĩ marĩ handũ kĩharo-inĩ na thutha wao nĩ kũroneka nĩ kũrĩ na nyũmba. Atumia aya nĩmahana tarĩ a rũhonge rwa ũgima wa mũĩrĩ arĩa mathiaga mĩciĩ-inĩ kũrora, na kũrigita arwaru arĩa marĩ mĩcie-inĩ ya andũ kũrĩa icagi-inĩ.

Maũndũ marĩa ndĩrona haha makũgegani nĩ ũgemu ũrĩa ũrĩ na ciana ici cirĩ haha na mũtumia ũyũ, mũtumia nĩ ohete cuka na nĩ mekĩrĩte matonyo ma kĩmathai marĩa megũtũma mageme na makarura mũno, kahĩ kamwe n ĩkanyitĩte mandĩko mahana tarĩ ma gũcorwo ma ũgemu, ũndũ ũyũ nĩ mũthaka na nĩ mwega nĩ wa gũkenia maitho ũkĩoneka.

Ndona mbica ĩno nĩ nguona andũ mahana me thukuru-inĩ mũnene wa Kabarak. Andũ aya nĩ mahana nĩ arutwo. Nĩ maroneka nĩ gũtarĩria maratarĩria ũrĩa mathomo maao mathiaga nambere kũhũthĩra intaneeti na mĩtambo ya kĩrĩu. Kũrĩa arutwo to nginya mathiĩ irathinĩ ta ũrĩa kwarĩ hau kabere, no nomatũmĩre mĩtambo ya kĩriu gũthomera mĩcii-inĩ yao kana ona gũthoma rĩrĩa mũndũ atarĩ wĩra ta mathomo marĩa ma tene.

Ndarora kĩũndũ gĩkĩ ndĩrona nĩ ihũa rĩa bougainvillea rĩkũrĩirwo nĩ mũmera wĩtagwo thĩna. Ũgĩkũyũ-inĩ, nĩ kũrĩ uge ugaga atĩ thĩna ndũrĩ mĩri. Na nĩ ma thĩna ndũrĩ mũri. Rĩrĩa niĩ ndarĩ mũnini baba witũ nĩ ateire wĩra, akĩaga wĩra na tũgĩikara mũno atarĩ ona wĩra. Mũtũrĩre ũgĩcenjia na ũkĩritũha. No nĩma thĩna ndũrĩ mĩri, tondũ rĩmwe nĩ onire wĩra akĩgĩa mbeca, mũtũrĩre ũgĩcenjia rĩngĩ ũgĩtwagĩrĩra o gũtwagĩrĩra. Ũhoro ũcio ũkĩnduta atĩ mũndũ ndagĩrĩirwo gũkua ngoro, kana gũteanĩria kana kwaga mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ. Nĩ amu thĩna o wothe ndũrĩ mĩri na nĩ ũkinyaga hĩndĩ ũgathira. Ũgatuĩka wa kũriganĩra, ũgatuĩkaga wĩira, mũndũ akagĩa na wĩira ũngĩ mwerũ wa kũmenya atĩ, Ngai nĩ okaga agateithia arĩa marĩ ake.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ ta haha ũguo mũthuri aikarĩte na hena kamwana kanini, karoneka ta arĩ wendia na ũgũri wa indo cia tene. Indo irĩa ciahũthĩkaga nĩ a guka aitũ; nyũngũ, mbakũri cia tene, itara cia tene, ngaigua ngoro yakwa ya kena mũno. Ngona atĩ nĩ harĩ na bata, ithuĩ kwaga gũteanĩria maũndũire maitũ. Na rĩrĩa twatua kũgũra indo, tũkagũraga indo cia ũndũire, nĩgetha tũgaikaraga tũnyitanĩtio na arĩa a tene, aciaria a tene, a guka aitũ, gagu na magagu. Nĩgetha tũgaikara tũrĩ andũ ega, andũ matatete ũndũire ona akorwo tũrĩ na maũndũ ma kĩrĩu.

Ũndũ ũrĩa ũrekwo haha nĩharoneka nĩ kamwana kanini ga cukuru, marĩ aingĩ handũ mena kambiũta, kana mĩtambo ya kĩrĩu ya tekinoronjia, makĩmĩhũthĩra indo iria irabatarĩkana nigetha mũndũ ahote gũĩka ũndũ ta ũyũ kamwana gaka kareka mbere nĩ macini ta ĩyo ke nayo, kerĩ nĩ ũgi na ũmenyo wa kũhota kũmĩhũthĩra, mathomo ma kambiuta, na mũndũ nĩ abataire mũno akorwo na ũhoti wa kũingĩra intaneti-inĩ ahote gũthoma, ahote gũĩka maũndũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, atarĩ na gũte mathaa kana gũĩka maũndũ marĩa matagĩrĩire marĩa mangĩcungĩrĩria we kũnyitwo kana kuohwo njera, kana kũhĩtĩria andũ arĩa angĩ.